Mũrutwo no ahote, gũthoma gĩthomo o gĩothe, kĩria ekwenda, kuma kũndũ guothe gũkũ thĩ, hatarĩ gũthiĩ kĩrathi kĩrĩa kĩrutaga gĩthomo kĩu. Kerĩ, gĩteithie mũrutwo, kwĩruta wega na ahote gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩrĩa kĩmwagĩrĩire.

Technology, no ĩteithie kũheana mathomo ma mwanya, na ĩgateithia arutani kũmenya maũndũ marĩa arutwo maremwo nĩmo, na kũmateithĩrĩria na njĩra iria irĩ njega, keerĩ, arutwo makahota kwĩruta kũringana na mũtaratara wao, na ũrũmwe gatagatĩ ka arutani na arutwo.